Kae aneno oboke kata chart ma jiwo joma chwo mondo omi odhi otimnegi nyange mabende ichiwo koya kuom jogo ma jo osiptal to bende kae ijiwogi ni mondo gitim kamamno mondo omi gigeng' kute mag ayaki. Gini nenore ni ne en ndalo ma higni machon kocha higa mar aluf ariyo kod apar to bende ijiwo godo jomatindo kata joma dongo mondo omi odhi otim nyange.

Kae aneno ka magi nyithi sikul mabende chal kagima nitiere e computer lab. Kae nitiere kompiutas mang'eny to bende nyathi ka nyathi aneno ka obetgi kompiutane. Nyithindo moko adek nie kona achiel, chalo kagima ji ariyo obiro mondo okony nyawadgi gi gimoro mabet samoro okodonjone maler. Mae chalo kagima en somo mar kompiuta to waneno ka skundni en skul ma nigi okang' maduong' kendo nyithindo nyalo somo gi teknolojia.